Nan oorwok akobo keljinoikab ngororek en keny, en keny ko kii ngororek ko kikienye okinem bendanywan kyam bendanywan kitoreti biik en ko uu yon miten ini yan mara kabit ngala chemii olono keenye artetet kyam bendo ketagen koek en keny, ako mbore kakeeny artani kegonori makatetab artani. Makatetab artani kokimuch kikimuche kechoben ini mosiboik chu kibo keny anan ko ot kwoshek ko kikinoben koraa makatetab ngororek kikimoen ot tuguk makatetab ngororek ako makatetab ngororek ii ko kiboishen koik oo kasaraton ko ki momiten matiresishek ko kikiito en ngweny age rop rop keroprop keruen keboishen keruen kemaen tuguk ako toret biik kenaben mosiboik kenaben kwoshek ii amun biikab keny ko ki momiten kwoshek kikityeche ngweny kiboishen makatok kegonor ak kemaen tuguk. Cheptingilenik koraa ko kitoreti biik koraa en bendo kikyome koraa cheptingilenik si mara yon miten toek che miten kokwet kobo ke chengote ak na keeny akeboishen koraa makatenywan akinee keboishen biik mara kechoben kwoshek chukan ak kechoben mosiboik kokitoreti biik kabisa en keny